Ore rreteni naapiki eiboori asara náa inchere eatae rreteni edukuya enapata eninko eninap aitobiraki, indim nipik ilmosorr linono eweji sidai naaku medanya te siokunoto, ore intokitin nijo ilnyanya na kepiki sii ninche atua inkireet peyie emedanya, ore inkule dakin naa kepiki atua imbarafu peyie ebik too inkolong'i.

Adolita irnyanya netiibnkituunguni netii irmaisurin etii si kitunguu naibor nadolita ngwashen otenebo irnyanya, onkwashen ,kitunguu ormaisurin .

Ore entoki naloito dukuya tenapisha na chere egira oltasat arashu orpayian aipalilia neboitare enkayioni nagira abukoki endaa enkare.

Ore tena pisha naa entito nanapita irmaisurin loojon aa itung'uaa olchamba, ore ena naa endaa napuoi aayierr aa ilo niguet kulo maisurin niyierr enaa nkuashen nenya iltung'anak pookin oonkera.

Ore ena pisha naa olbaribara arashu enkoitoi natasha neshum enkare teine nchere ebaiki netasha enchan sapuk oleng' nibukoo enkare.

Ore ena naa empisha natii olayioni o entito naitodolu naboisho oo irkijanani tolosho temurua eeta embaye etipat naasita ninche naipirta olosho tenebo.

Ore ena naa olturrurr gelinoti oitasheiki imbaa eoshoto enkukuo tenkop naa oreimbaa etipat ele turrur naa outaa nitashetiki ina siai pookin ewoshoto enkukuo tolosho ololung'a.

Ore entoki naloito dukuya naa nkera naatii enkisuma tesukuul enye ore enkisuma naa entoki etipat oleng' tenkerai pookin ele osho olulung'a.